An tijni ahere sa moro be ok ahere. Gi ma omiyo ok ahero tijni mar kelo gik moko e mbui ku ma intiere online, sa moro inyalo dwaro gi moro ki ineno picha e mbui mondo okel ni nyaka ku ma intiere mondo ichul pesa, to ka gi ma ichulo no osebiro kuma intiere opogore gi gi ma ni idwaro ,sa moro ikelo ni gi ma ok ber kaluore gi gi ma ne idwaro. Mano e rach ne ma aseyudo kuom tij ni. Ber tijni en ni ochopo opiyo kendo sa moro ki idaro gi moro amora kuom gi gi kelo piyo molo tiyo gi pesa ma ng'eny ki idhi manye achiel kaachiel ki iwuotho. To gi ma moloyo ainya gi ma rach gi tijni ainya inyalo kel ni gi ma ne ok idwar kata gi ma nengo ne ni piny to gin gi kawo nengo ma malo. Koro mano ema anyalo wacho e tich ma oket kae ni.

Gi ma biro e pacha ka aneno gini, ma en osiptal ma matin ma luwo ma yuodre e gwenge kae ithiedhe jotuo kendo mine tero nyithind gi matindo e klinik sa ma gi pek, gi dhie klinik sa ma gi pek, gi nyalo konyore mine ma yach konyore , kendo jok ma tuo e aluora dhiye kendo yudo thieth. En ku ma jo ma ni gi tuo yude yedhe kaka jok man gi okimwi ithiedhe jok ma opogore opogore jok ma nyalo yudo ajali inyalo thiedh kae, jok ma ni gi shida moro amora e dend gi ka gi winjo ka dend gi lit bende inyalo thiedh kae gik aina gi osekonyo dhano e aluora duoko chien mar thoye kendo thiedho tuoche mang'eny ma yudore e aluora. Koro mano e gi ma biro e pacha ka aneno picha ma chalo kama, erokamano.

Gi ma biro e pacha, ma en lakteche ma pimo ji ne tuoche ma opogore opogore. Kae inyalo pimi tuo ka ng'e ni in tiere e kiwango mane e ngima ni. Koro kae lakteche gi bende gi nyalo timo gik ma opogore gopogore. Gi nyalo kao remb ngato mondo gi med ne jo moko jo ma ni gi remo ma tin. Gi kuong gi pimo ni in gi remo mane. Koro kae en lakteche ma pimo ji ne tuoche kata gi nyalo kao remo kuom jo ma oyie golo remb gi mondo okony ni okony go jotuo ma moko. Bende kae inyalo pimi tuo moro amora obed malaria ,okimwi kata tuoche ma moko ma inyalo kaw rembi mondo opim ki ipimo chanjo. erokamano.

Gi ma iyudo bang' kuom timo tij ni , tijni en chanjo nyithindo ma tindo e aluora kata e sikunde mondo kik gi yud tuoche machalo kaka polio, tetenus kata tuoche ma moko ma yudo nyithindo matindo e wi dongo. Ber mi iyudo kuom tijni en ni nyithindo dongo ka ni gi ngima ma ber kendo tuoche ma opogore opogore ok nyal mako gi. Nyithindo ma oyudo chanjo e kinde gi ka pod gi tindo miyo ok gi yud tuoche ma yudo gi e wi dongo. Koro tijni konyo nyithindo matindo mondo odog odong e ngima maber ma ok gi yudo tuoche mo opogore opogore. Koro tijjni en ma ber nikech okonyo ngima nyithindo kendo nyithindo dak e ngima mar ma ber. Mano kaka anya dwoko ber mi iyudo e tijni.

Gima timore kae, enni ipuonjo jotije mopogoreopogore ewi timo tijgi maler kendo puonjo oganda ewi tich maber kaluwore gi aluora ma gidakie. Tijni ichiwo gi jalony mosomo kendo mong'eyo gik mang'eny e yo moro amora. Koro jalony chiwo chik kendo opuonjo jok moko mondo opuonj jok mantie e alwora bende ewi gik mopogoreopogore mondo ginbe giter wach maberni ne jok modak e alwora mondo ji odak e ngima makare. Koro mae e gima anyalo neno ka timore kae.

Ma en ji ma twomo pi e bugo mo kuny ma luore ni kech pinje ma kamagi otwo yudo pi e aora bedo matek. Koro ji kunyo bugni matut ma pi nyalo bete kata achiya ma wuok e bwo loo nyalo golo pi ma kasto ji twomo, kendo igolo pi ma itiyo go e mier kata miyo jamni pile ka pile kaluore ni pinje ma kama e otwo kendo yudo pi bet ma tek. Koro chuno dhano kat jok ma odak kuonde ma kama gi kunyo kisima mondo gi twome pi ma gi nyalo konyore go kod jamb gi. Mano e gi ma timore kae.

Ma en yien kata kodhi mi iloso godo chai mi iluongo gi dho ngere ni coffee koro yien no ipidho kendo odongo bang'e kosegolo kodhi ma olokore ma rakwar bang' kinde moko to ipono gi gi lwedo kachiel kachiel kodhi ma oselokre rakwar kendo iketo gi kumoro achiel ku maber ma onge gi moro amora ma nyalo ketho gi kasto iketo gi e gi moro achiel ka irito mondo oter gi kuma iloso kod gi e chai gi dho ngere mi iluongo ni factory mar loso chai. Koro tijni itimo gi dhano kendo ipono gi kendo gi yudo ni gi miyo jopur yuto ma ber kuom nengo mi iuso gi godo. Koro en tich mi itimo kendo ipono gi lwedo mondo oter kuma iloso kod gi e chai.

An tijni ahero ainya pith kod pur. Anyalo paro ndalo moro ne omiya puodho gi jonyuol na kendo ne apuro ma apidho oduma gi oganda, puotha no ne arito ma ler kendo ma oduma go oganda ne ochiek ainya. Ne ayudo ogunia piero ariyo mar oduma gi ogunia apar mar oganda. Ne auso oduma kod oganda gi ma ne ayudo pesa mang'eny ma no okonya gero oda. Koro tijni en tich ma ber kendo ahere ainya. Molo gero ot tijni ni osekonya chulo fee mar skul mara owuon. Koro tijni ahere ainya kendo ober seche duto kendo agombo time seche duto nikech okelo yuto maber e ngimana.

Ma gi ma biro e pacha, en ni magi piny ma otwo nikech pi piny ma kama koso kinde mang'eny ka pok koth ochwe omiyo piny bedo ma otwo kendo yiende two te, lumbe two kata jamni bende thoo nikech onge chiemo ma di gi yud ma de gi cham, mondo gi dong e yo makare. Koro ka di bed ni koth ochwe ka pi mol , pige gi kunyo bugo ma tut nikech onge lumbe kata yiende ma ber ma de mak loo mondo kik ridre gi pi. Koro gi ma biro e pacha en ni ma piny ma otwo kendo yiende bende otwo ,lum onge, koro dhano bet gi kech kendo jamni bedo gi kech kendo onyalo kendo jamni nyalo thoo nikech onge chiemo ma long'o.

Tijni ka atimo anyalo yudo yuto ma ber mar oduma, alode, kata chiemo ma opogore opogore mi ipidho e loo. Tijni ki itimo dhano ok nyal bedo gi kech e lauora. Dhano nyalo yudo yuto kendo gi uso ka giseuso gi nnyalo yudo pesa ma gi tim go gige gi ma odiechieng ka odhiechieng kaka chulo fee ne nyithindo, gero udi, nyiewo jamni, kata loso gik ma moko. Tij i ber nikech omiyo ji bedo gi ngima makare nikech chiemo bedo mang'eny kendo ka chiemo nitie to ngima bedo ma ber kendo dhano dongo e yo ma ber. koro mano e dwoko ma anyalo wacho kuom tijni.

Ma en pidho yien kendo pidho yien ber e aluora nikech yien mokuongo yien kosedongo to kelo koth ma miyo alode kata olembe ma opogore opogore dongoo, koth bende itiyo go kod dhano e tedo kata modho pi. Yien go yien gi itiyo go kaka tipo e ute kata aluora ma opogore opogore ji kendo nyalo bedo go ka timo chenro ma opogore opogore. Yien gi ka osetwo, bede gi ka osetwo itiyo go kaka tedo kendo chwako mach ema omiyo tijni ni kode nengo e aluora ni mar yiende ni gi tich ma opogore opogore ma beyo. Ema omiyo iwacho ni ji onego opidh yiende mang'eny nikech gin gi nengo ma odhuro e aluora.

Ma en jakwath ma wuotho kod dhok mang'eny jo gi wuotho gi dhok e manyo ne dhok lum kata chiemo ma gi nyalo chamo kod pi gi nyalo modho. Ainya ainya gwenge gi bedo gi kum matin kata pi matin chon jokwath wuotho gi dhok kuonde ma bor ka gi manyo lum gi pi ma dhoge gi nya chamo mondo gi bed gi ngima ma ber kendo gi med dongo. Koro ma gi gin kuonde ma onge lum maber ema omiyo kendo gin aluore ma ji thoth ne ok pur alode kata olemo mana kata kamano gi jo jok ma odage e aluora kamagi pidho mana dhok kata gi puro matin but dhok e ma gi pidho mang'eny , mano e gima gi timo. Koro mano e gi ma anya wacho ni timore ka.

Picha ngiso wa jotend dinde ma opogore opogore ma oriwore kanyakla achiel, nyalo bedo ni gin tiere e bura kata gi chokore ka moro achiel mondo gi lalre e paro e wi yot kata kwe ma yudore e pinje ma opogore opogore. Jotend dinde gi biro kanyakla achilel mondo gi gwenyre e paro kata gi bed gi paro achiel gi los paro ma nyalo konyo pinje bedo gi kwe kendo bedo ka timo timbe makare ma ok gi were gi timbe ma maundu kendo gi bed jo ma orieere tir e piny. Koro gi bedo ku moro achiel kendo gi lemo kendo gi lalore paro mondo gi yud yo ma gi nyalo go gi nyalo kelo kwe e pinje gi.

Tijni miyo kata konyo ji ma opogore opogore ma nitiere aluora ma kech nitiere kata yudo chiemo ni kata chiemo ni piny. Tijni konyo ji ma opogore opogore nikech okonyo ji yudo chiemo kendo tedo kendo chiemo mondo gi bed gi ngima ma ber. Tijni iketo kata ichiwo ne jo ma ok nyal yudo chiemo ma pile kaluore kod ni bed ni ku ma gin tie onge koth ma nyalo miyo gi pur kendo gi pidh olembe. Kata alode kata oduma kata kuma ji oyude masira kaluore gi chwe koth mang'eny koro ikonyo gi gi chiemo ni mondo kik kech ka gi e aluora ma gin tie mondo nikech kech be nyalo kelo thoo. Ema omiyo tij ni ber kendo omiyo ji bedo gi ngima makare.

Ma en jotelo jatelo kata ng'at man gi cheo e aluora onyalo bedo jasiasa kata daktari kata japur man gi lony ng'ato ang'ata man gin lony e aluora. Koro oketo jo gweng kata jo ma ae gweng ka moro achiel, kendo oketo bura piny kendo opuonjo aluora e gik moko ma opogore opogore ma thago aluora kata ma ji ma ne aluora onego otim mondo gi dage e ngima ma ber gi ma owacho bedo ne ma ber ne aluora nikech ji duto ma biro e bura ma kamagi puonjore gik ma opogore opogore ma gi tiyo go e ngima gi ma pile mondo gi kony gi konyre gi gi wegi kata gi kony go aluora bende . Koro mano e gi ma anyalo wacho gi ma timore e picha ni.

Kae aneno jatend party mar Wiper Kalonzo Musyoka , jalup jatend piny ma chon Rigathi Gchagua kod Wamalwa .Gi te gi luore kendo gi loso party mar DAP-k jo gi te gi temo pingo sirkal kaka sirkal tiyo marach ne jopiny kaluore ne gi wacho ni sirkal ok mi jopiny gik ma ne gi wacho ni gi biro timo ne jopiny kendo tije onge ne jopiny kendo jotelo tiyo marach gi ofis gi .Kendo gi wacho ni polise tiyo gi nguvu matek ka keyo jo nganyo', jo gi te gi pingo sirkal kaka sirkal tiyo omiyo gi dwaro ni sirkal ogol oko sirkal ma tiyo e Kenya. Omiyo mano e gi ma timore.

Ma en ji kata jokenya ma riwore ka moro achiel ka gi lando wach kwe gwenge ma opogore opogore. Jo gi miyo ji dak gi kwe e kinde mag yiero mondo kik koko moro amora, kata dhawo ,kata maundu, moro amora wuogi ndalo ma ji timo yiero. Jo gi kata jok ma wuotho kae ,jogi wuotho e bombe ma opogore opogore ka gi lando mana wach kwe. Ainya ainya ka ji dwa dhi yiero koni en ma ober nikech omiyo jopiny bedo gi kwe kendo bedo gi tich makare ka gi dhi yiero kata bang' dwoko yiero mondo gi bed gi kwe ma kik gi kel dhawo sa moro amora ma ilando yiero kata ma ji dhi yiero.

Magi en jok ma lando kwe e aluora kata e pinje ma opogore opogore .Jo gi bedo kanyakla achiel kendo gi wuotho e bombe ma opogore opogore e kenya kae, ilando ni mondo ji obed gi yiero ma muol kata gi bed ma muol ma onge koko bang' yiero kata ka gi timo yiero. Jo gi puonjo jopiny kata gi ng'iso jopiny ber mar timo yiero gi muolo kendo ma onge koko. Gi wuotho kendo gi puonjo jopiny koro jopiny bedo gi ng'eyo ni onego gi tim yiero ma muol mok kel koko moro amora kata dhawo e kind gi gi wegi. Jo gi konyo kelo luor kendo kwe e gwenge ma opogore opogore. Koro mano e ber mi iyudo e tijni.

En gi ma biro e pacha ka aneno gini en ni nyithindio man e skul bedo gi ng'eyo kata lony e tiyo gi gigi ma nyasani mi itiyo go e simo kaka kompyuta gi laptop. Gini konyo nyithindo mang'eny e somo e mbui kata yudo lony ma thoth e i kaluore ma wuok e mbui. Nyithindo gi bedo gi lony maduong e tiyo gi gigi kata e laptop, kata simo ,kata tablet, e jiwo somb gi nikech ma miyi nyithindo bedo gi paro ma liu e yo somo kendo keto gi e oinga ma malo ng'eyo somo e mbui nikech kanyo kata kono e ma dwani somo odhiye e ndalo ma biro. Koro gi ng'eyo somo ma ber e yor mbui.

Ma en familia mo tingo miyo kod nyithindo jogi obet kumoro achiel kendo gi go mbaka. Ma miyo, miyo puonjo kata chiwo puonj ne nyithinde kaka onego gi dag kumoro achiel kata gi bed gi luoro. Ma be yudo thuolo kata nyithindo yudo thuolo mar kono jonyuol gi ma ni e pach gi, ma beyo ne gi kata gi ma gi dwaro, mondo otim ne gi. Ma en gi ma beyo kendo oketo jonyuol ng'eyo pach nyithind gi kendo bedo thuolo gi nyithind gi ma gi yud gi ma nyithind gi kata ong'e gi ma nyithind gi nyithinde dwaro e saa moro amora ma owinjore. Ma keto ng'iyo ma ber e kind nyithindo gi janyuol kata jonyuol.

mae en laktar mar jamni kata mar dhok, kae ithietho dhiang mamiyo kata dwasi onyalo bedo ni en gi problem kata kosoro moro e iye emo miyo jathieth soyo lwete ei dhiang mondo ong'i gima rach, ma nyalo timore kata sama dhiang dwaro konyore kata ka i dhiang ni gi kasoro moro amora ,otimo mae mondo mi othieth dhiang diangno mondo kik obed gi kasoro e iye manyalo miyo otho kata ngimnane bed kuma ok nikare, mano e gima timore e picha ka

Gi ma biro e pacha en ni ma gi jopur ma nyalo bedo ka pidho gik moko e puodho ma oselos ma ber ma osepur ma ber. Gi nyalo bedo ni gi pidho olemo kata aneno ka gi nyalo bedo ka gi kuoyo mbolea e ouodho kata gi loso kasto gi loso kuma seed bed gi dho ngere ilose mondo gi los gi pidh olembe kata cham kata alode e puodho ma oselosi. Koro gi ma biro e pacha en ni jogi loso puodho mondo gi pidhe cham gi ma gi biro tiyo go kuom chiemo kata mondo mi gi yud chiemo ma pile pile bang' ka gik ma gi pidho go osechiek. Mano e gi ma biro e pacha.

Ma anyalo paro kata gi ma biro e pacha en kinde no mane adhi e skul mar primary, e kinde gi anyalo paro ka ne wadok chiemo ot kata dala sa lunch kata ka ne wa osegonywa ka wasetieko somo ma godhiambo wadok dala. Anyalo paro ndalo gi ne skul ne wan ji ma opogore opogore kendo ne wabedo e kombe mag desk ka wasomo ka moro achiel en kinde ma nyithindo kata wan ne ipuonjo wa kanyakla gi jopuonj ma opogore opogore kendo thothne ne oriwa chuo gi wuoyi gi jowuoyi kendo ne wasomo ne wasomo ma ber kendo ne wayudo rieko ma owinjore kaka ne ikonyo wa kod jopunjre magwa kata jopuonje magwa.

Ma en kampuni mar mi idendo gi dho nngere ni Kenya red cross, jo gi chiwo kony ma opogore opogore ne jok ma nitiere aluora nikech kata gi puonjo dhano weche ma opogore opogore e aluora kaka weche mag thieth, rito aluora obed ma ler. Kendo jogi gi konyo e pogo chiemo ne jo ma onge go. Kendo gi wuotho e miere ma opogore opogore. Jo redcross gi bende be konyo dhano ma tuo e chiwo gi ma iluongo ni first aid go dho ngere kata kony ma okuongo. Kendo gi chiwo kony ne jo ma oinyore jogi gik gi maduong en konyo ji e aluora. Gi konyo ji kata timo ne ji counselling jok man gi paro ma opogore opogore. koro mano e gi ma biro e pacha.

Ma en puonjo nyithindo e tiyo gi mbui kata chiwo somo e yor mbui ne nyithindo e klas ma en yo ma miyo nyithindo bedo gi paro ma liu ainya e tiyo gi mbui kata yudo somo ka aa e mbui. Ma miyo tich ma yot ne japuonj ma chiwo puonjo nikech okonyo nyithindo mondo odhi nyathi ka nyathi neno gi ma otimo e yor tiyo gi tablet koro en gi ma piny owacho chiwo ne nyithindo ma tindo gi mondo gi yud nonro makare kata nonro ma sani e yor mbui mondo gi bed ka gi ng'eyo ka ng'eyo gi ma timore aluora gi ma pile ka pile. Ma e gi ma biro e pacha ka aneno gini.

Ma en kawo kuan ji ma odak e pinywa mar kenya gi dho ngere mi idendo ni census. Tijni itimo bang' higni apar kendo okonyo sirkal ng'eyo kuan jo piny mondo sa moro amora ma piny owacho golo gik ma gi dwa timo ne jopiny gi ng'eyo ni kata ka gi dwa somo bajet gi ng'eyo ni ji adi ma nitiere ma dwaro kony aina ma opogore opogore. Koro ma en kawo kuan ji kendo itime bang' higni apar mondo piny owacho kata mondo piny owacho oter kata ong'e kaka rito jo piny ne. Mano e gi ma timore e picha ni.

Ma en daktari mi iluongo ni nyamrerwa kendo gi chiwo thieth e lauora ne jo ma ni gi tuoche ma opogore apogore. Jogo tiyo gi yedhe mag nyaluo ma gi yudo e bungu kata gi loso gi tie yiende kata it yiende ma opogore opogore .Koro nyamrerwa gi konyo e thiedho tuoche moko ma chando ji e aluora kendo gi chiwo kony kata ne jo ma dwa nyuol. Koro jogi gi ber aluora nikech gi konyo e thietho kendo gi kelo ngima makare ne oganda ku moro amora ma gin tiere, Kaluore gi yedhe ma gi miyo ji kendo ji chango e saa ma owinjore.

Gi ni konyo jodak kendo familia mang'eny achiel gi geng'o tuoche ma ji yudo saa ma gi riwore kanyakla achiel. Ariyo, gi konyo yudo ich ma kendo gi okonyo nyithindo ma nyiri kata jo ma mon mako ich. Kendo gi konyo thiedho tuoche mang'eny kaka ayaki kata tuoche ma moko mi iyudo sa ma ji oriwore ka mora chiel. Gigo konyo ainya kendo gi miyo ji ma thoth ok yud tuoche saa ma gi riwore kanyakla achiel.